CBC kelo paro mar obuongo omiyo nyithindo bedo ma gi paro maliw, giparo kaka ginyalo loko anyuola gweng' kanyakla. CBC omiyo nyithindo paro kaka ginyalo duoko piny lil mar aluorawa kendo en yoo ma nyithindo puonjore go tije ma gibo timo pi ka gibedo joma dongo e aluora.